Ore enturore naa ene tipat amu ore pee eturisho iltung'anak nemir intokitin naatekesua too mukundani enye naake etum iropiani. ene tipat sii enturore amu ninye naibung'ita uchumi lolosho le kenya te lulung'ata. Keetai inkoitoi napaashipaasha naidim oltung'ani ataasa enturore, keetai entoki naji agroforestry tenkutuk oo lashumba aa ore ena naa enkoitoi naidim oltung'ani atuuno inkeek nidim sii atuuno endaa. Ore ena agroforestry naa aisidai amu ore irkeek naa keeret aitobir enkijape oloing'ang'e, naake eret sii kuna tokitin naatuunoki te mukunda pee etum oloip naibooyo sii osiwuo sapuk pee megil ake nena tokitin naatunoki te mukunda.

Ore eramatare, naa enetipat. Keatai iltung'ana kumok oasita eramatare osuan a inkishu, intare, intamisin arashu ninye inkinejik. Enetipat eramatare amu, ore pee eramatisho iltung'ana naa ketum endaa nainos tolmareita lenye a tenelepi inkishu, netumi kule arashu ninye inkinejik o ntamisin naa ketumi kule naoki tolmareita ketumi sii endaa tenelo neyieng'i kuna suan neinosi inkiri. Enetipat sii eramatare amu ore oloirerio loo suan naa keitumiai ana imbolea toomukundani, aitubulu inkaitubulu naapaashipaasha etipat tiatua enkishui e tung'ani. Enetipat sii ena bae amu ore pee emir olaramatani isuan enyena netum iropiani naasie kulie baa naapaashipaasha temaisha. Ore ilonito loo nkishu arashu ninye inkerai naa keitumiai tiatua factorini kumok tolosho le Kenya aitobirru intokitin e tipat anaa imushipini, inamuka o nkulie ake tokitin kumok e tipat.

Ore olmanya naa enetipat amu ore pee etini iltung'ana tiatua olmanyara sidai naa keshipa naa kepona sii enkishui enye. Enetipat teneyiolou iltung'ana imbaa napaashipaasha naipirta olmanyara osii inkoitoi naidimi aitobir pee eripi sii olmanyara. Keatai imauani napaashipaasha imuain o sii ilkeek ouni tolmanyara pee esidanu. Kenare neyiolou oltung'ani imaua arashu inkulie ake tokitin e tipt nayeu neun tiatua olmanyara lenye ashu ninye tenepik atuaji a keatai intokitin napiki atuaji a keji ornamental flowers tenkutuk olashumba. Ore kuna naa imaua niindim atipika atua enkaji ino nebulu ake tesidai, nekiponiki enchipai o sii kulie baa kumok emaisha.

Ore enturore naa enetipat oleng, ore pee eturisho iltung'ana naa ketum endaa nainosh tolmareita lenye. Enetipat sii ena bae amu ninye naibung'ita uchumi olosho le Kenya telulung'ata. Keidim iltung'ana ataas enturore ata terishata enguarai arashu ninye emetii enchan eimu inkoitoi napaashipaasha a keatai inkoitoi naidimi atipik inkaitubulu enkare a enkoitoi e irrigation tenkutuk olashumba. Keatai inkoitoi kumok niindim aitumia pee epik inkaitubulu inono enkare naa kenare ning'as ayolou ning'or imbaa kumok napaashipaasha eton eitu intobir ena toki tiatua emukunda ino. Kenare neyiolou olaturoni eneba iropiani naata o sii eneba emukunda enye, wenkare naata eton eitu elo ainyang'u ilpaipi arashu ninye intokitin nayeuni pee eitobiri ena irrigation tiatua emukunda enye. Enetipat teneasi ena bae amu ata ninye tenelo nemetii enchan naa eton ake etum iltung'ana endaa nainosh tiatua olosho.

Ore enkare naa enkishui. Ketum iltung'ana engare eimu inkoiti naapaashipaasha anaa tenesha enchan, naa ketum iltung'ana enkare. Kidim sii iltung'ana anotito enkare aa teneturuni enkare tenkop a drilling te nkutuk olashumba neturuni enkare naa tiakop. Enetipat teneata iltung'ana intokitin nashumie enkare anaa isilangali, arashu ninye iltangin sapuki oshumie enkare metaa keata enkare ninye tenelo nelotu enguarai. Ore sii tiatua imukundani, naa keyeu inkaitubulu napaashipaasha enkare, naa kenare pee eatai enkare too rishat pookin pee etumokini aitubulu kuna aitubulu. Enetipat teneitumiai enkare tenkaryiano a ore teneasi irrigation naa kenare neitumiai enkoitoi sidai naidimi aitumia peemeitumiai enkare sapuk arashu pee eitumiai enkare tenkoitoi sidai peitumiai terishata naado arashu ninye ometaa nebulu inkaitublu nekesuni temukunda.

Ore enturore na enetipat amu ore peturisho ltunganak nekesisho nemir ndakin omukundanj enye na ketum iropiyiani enetipat si enabae amu enkoitoi ena sidai natumie ltunganak ndakin nainos tiatua irmareita lenye keetai mbaa etipat nanare peyiolou olaturoni tenelo neunisho nekesu ntokitin natuuni temukunda enye enetipat peisaalasni ashu pikuni masaa petoyio pemelo ake ninyala teneshumi tiatua arashu pemelo nenya indudui natii atua inewueji kenare si neyiolou ilchanito onare pepik ndakin enye peminyala tiatua oljaket.

Ore enturore naa enetipat amu ore pee eturisho iltung'ana naa ketum endaa nainosh tolmareita lenye. Enetipat sii ena bae amu ore pee ekesisho iltung'ana nemir intokitin natekesutua tomukundani enye naa ketum iropiani naitumia tombaa kumok napaashipaasha emaisha. Enetipat sii ena bae amu ore enturore naa ninye naibung'ita uchumi olosho le Kenya telulung'ata. Keatai imbaa kumok e tipat nanare pee eyiolou ilaturok eton eitu eturisho aiteru tenkulukuoni mpaka embegu naitumiai osii ilchanito nanare pee eitumiai aibooyo enyaru arashu ninye imoyiaritin ondudui napuo neitanyamal inkaitubulu inono tiatua olchamba. Enetipat neyiolou olaturoni kuna baa amu keret ninche tiatua eramatare enye emukunda. Keitobir sii ilng'anayio ashu imbenek o nkaitubulu enkulukuoni tenedoyio nejing atua enkulukuoni naa keitoropil enkulukuoni.

Ore enturore naa enetipat amu ninye naibung'ita uchumi olosho le Kenya telulung'ata. Keidim olaturoni atimira intokitin natekesua tolchamba lenye netum iropiani naret ninche too mbaa kumok emaisha. Enkoitoi sidai sii ena natumie ilmareita endaa nainosh tenebo o nkera enye. Ore ena ramatare naa enetipat amu keatai imbaa kumok nanare neyolou olaturoni eton eitu eunisho, eloito agelu embegu naun. Anaa teneyeu neun ilpaek, naa keatai ilpaek lopaashipaasha, keatai ilpaek nayierieki enkurma, neatai sii enaitobirieki endaa o nkera a ninye eji baby corn tenkutuk olashumba neatai sii enaitobirunyieki porpcorns tenkutuk olashumba. Kenare neyiolou olaturoni enayeu neun pemelo ake neun entoki nemeyeu.

Ore eramatare oo suum naa enetipat amu ore isum, naa ninche naisho iyiok kule, o sii inkiri nikinya taiatua olosho. Enetipat sii ena ramatare amu ore ilonito loo isum, naakeitumiyai tiatua industries kumok tiatua olosho le Kenya teseuseu nalulung'a, aitobiru intokitin e tipat , anaa inamuka, imushipini o sii inkulie tokitin kumok e tipat, ene tipat sii ena ramatare amu ore oloirerio loo isuum naa keitumiyai anaa empolea, tiatua imukuntani aitubulunye inkaitubulu naapashipaasha. Kenare neun olaturoni inkujit ashu olaramatani inkujit naitumiya arashu ninye inaisho inklujit enyena tenelo nelotu engwarai, ashu ninye inkujit naishori inkujit pee epona kule ashu sii inkulie tokitin naisho iyiok isuum.

Ore erikore, naa enetipat amu ore pee egeluni ilarikok supati naa keret iltung'ana olosho lenye a teneyau maendeleo osii teneasaki iltung'ana ingulie baa kumok etipat. Ore toloshon opaashipaasha e seuseu nalulung'a naa keatai erikore. Ore tolosho le Kenya, naa keoshi engukuo baada o larin imiet pee egeluni ilarikok ng'ejuko pee ewuo arikisho. Ore tolosho le Kenya naa kegeluni orais oitashieki olosho telulung'ata, negelu ilgavanani oitasheki inkautini naapaashipaasha tiatua olosho. Kegeluni sii ilbungei oitashieki ibungei naapaashipaasha tiatua olosho le Kenya a constituency tenkutuk olashumba. Negeluni MCA aa ninche oitashieki iwadi naapaashisha tiatua bungei napaashiipaasha o kauntini napaashipaasha olosho le Kenya. Kegeluni sii inkarikok o ntomono a women rep tenkutuk o lashumba pee ewuo aitashieki intomonok tenebo ilbarnot tiatua olosho. Kegelunii sii isenetani a ninche oing'r imbaa.

Ore eng'usi naa ntokitin etipat oleng amu keyau eloibor olosho le Kenya pee epuonu aing'or ninje neyau sii ntokitin kumok etipat naretu olosho ore tiatua olosho lee Kenya naa ketae elaleta opashi pasha oo ngul'uesi naa keetae olale kitok lee maasai mara naata ng'uesi kumok napashipasha enaa ilntomia elowuarak eloitikoshi enkweny eyekenyi olowuaru keri Osiidu kulie kumok natii atua elo ale keetae sii olale kitok lee amboseli naata sii eng'usi kumok napashipasha ena ilntomia okulie ng'uesi kumok nayau eloibor atua olosho le Kenya pee epuonu aing'or enetipat ena mbae amu ninye nailepunye uchumi olesho le Kenya osi netaretuo iltung'ana kumok ena iltung'ana oshi omiraki ilashumba esaen orkarash onkulie tokitin ake kumok nailepunye biashara tiatua lubot napashipasha olosho

Ore biotisho oltung'a ni naa ene tipat oleng', kenare neyiolou iltung'ana eneiko peerip aate, arashu eneiko pee eduaya biotisho ooseseni lenye. Keatai isipitalini kumok tiatua olosho le Kenya o sii teseuseu nalulung'a, naing'or biotisho oltung'anak. Keatai sii ilakitarini kumok, loomwoyiaritin naapashipasha, tiatua isipitalini kumok, olosho lle Kenya o sii teseuseu nalulung'a. Kenare neyiolou oldakitari ilchanito naa lapaashipasha, loonare pee eishori iltung'anak oata imopyiaritin kumok napashipasha. Kelo neata oltung'ani ilbulabul lemoyian naje, naakenare peyie eyiolou oldakitari kuna moyiaritin arashu elikini aa moyian, pee eisho oltung'ani olchani lalo aret neishuunye sii neitobir biotisho osesen lenye.

Ore osokoni, naa ewueji natumore iltung'ana a ilamirak tenebo sii ilainyang'ak. Enetipat osokoni amu, kewuo iltung'ana ainyang'u indaiki nainos tiatua ilmareita lenye. Enetipat sii ena bae amu ninye naibung'ita uchumi olosho le Kenya, a biashara naibung'ita uchumi olosho le kenya telulung'ata. Enetipat sii osokoni amu, keyau iltung'ana opaashipaasha tenebo neyau osotua onaboisho tiatua olosho. Enkoitoi sidai ena osokoni amu kewuo iltung'ana oturisho ashu ninye ilaramatak intokitin enche, netum iropiani naret ninche too mbaa kumok emaisha o sii tiatua imukundani. Keatai imbaa kumok nanare neyiolou oltung'ani eton eitu eiteru ena biashara tiatua osokoni.